Gini e nikod nengo maduong' ne jodak ma alworawa, mae en yien, yiende nigi nengo maduong' ahinya ne jopiny to kendo yiende osekonyo kama ng'eny malich ahinya . Yiende ka wachako ni yiende kaka yiende olembe kata yiende manyuolo olemo gin yiende makonyo dhano e yorno mar pidhogi kata e yorno mar miyo gi chiemo. Bende yiende itiyo godo e weche kaka gedo,e seche ma yien igoyo piny, kendo ibare, iyudo ka dhano yudo bepe to kendo bepegi itiyo godo e yore kaka gero ute, to kod loso gik moko kaka mesa, kombe to kod kabat. Bende yien konyo e yorno maduong' kuom kelo tipo ne dhano, iyudo ka seche ma chieng' kech, dhano bedo e bwo yien kendo giwinjo ng'ich maber.

Gino maduong' mabiro e pacha e sechego ma aneno gini en wechego mag chudo e yorno mayot. Kae waneno yo mar chudo kokadho kuom gino miluongoni m-pesa, kendo kaluwore gi yoni, jowa mang'eny oseyudo kaka chudo e yorno mayot, to bende ok ochuno ni ng'ato nyaka dhi e duka kata e chiro kata e kwondege mag nyiepo, to gino madwarore ni otimo, en mana ni ochulo kokadho e yorno mar simbe kendo en aena yot nikech ng'ano oro pesa kata ka en e ode, kata ka en e puodho, kata ka en kumoro amora mabor to kendo yorni mar chudo mar m-pesani osekonyo oganda mathoth to bende osekonyo e ting'o wechego mag ohala e pacho kae.

Tijni nigi ber maduong' ahinya to bende jogo matime yudo ber maduong' kendo nigi nengo e piny. Tijni achiel kuom ber ma wayudo kuom time en ni nyithindewa yudo sombgi kendo giyudo puonjruok margi e yorno mayot, kendo jogo mapuonjogi bende yudo osachgi kendo giyudo chudo to koda yuto maggi koa kuom tijni. Bende tijni osekonyo oganda mang'eny to kendo osekonyo ji mang'eny e gweng',bende e alwora, tijni konyo kuom kelo nyithindo kanyakla, nyithindo mopogore opogore manigi jonyuol mopogore opogore, to bende maa e gwenge mopogore opogore. Omiyo okonyo oganda dak gi kwe, to bende herore kaka anyuola kata kaka owete to koda nyimine.

Tijni en tich maber ahinya to kendo en tich manigi nengo e ngima ji. Tijni kawang'iye to waneno ka en tich makelo ji kanyakla, to bende en tich makonyo ji yudo konyruok. jogo madwaro mondo puonjgi tijni onego obedni gin jogo manigi chuny maler . Omiyo ka adwaro puonjo ng'ato tijni, kata kaka onego otim tijni, mokwongo ng'ano nyaka bed ng'ano manigi chuny maler to kendo nyaka obed ng'ano mochiwore tiyo ne oganda kendo jopiny, to bende nyaka obed ng'ano ma oikore mar tiyo ne ng'ato ang'ata , to kendo mar konyo ng'ato ang'ata moloyo to jogo manigi chandruok koa e gwenge mopogore opogore kendo ma ok obago kata ma ok opogo ji e gweng'.

Gino maduong' mabiro e pacha e seche ma aneno gini en wechego mag somo, kendo ka aneno gini to aneno nyithi sikul mang'eny kendo giwuotho kagidhi kwonde mopogore opogore. Moko nenore ka donjo ei sikul, to kendo moko bende nenore kawuok. Kendo wach somo kabiro e pacha, to en wachno manigi nengo ahinya e piny kenya to koda pinje mamoko, kendo somo makae en somo no ma mbalariany, to kae waneno mbalariany mar Kenyatta University. Kendo weche somo gin wechego maber nikech gikelo nyithindo koa e gwenge mopogore opogore kendo koa e pinje mopogore opogore, kendo wechego mag somo kelo ji kanyakla kendo konyogi kuom rucho pogruok moro amora manyalo bedo ekindgi, kendo weche somo keto ji dak gi kwe.

Chiemoni en chiemo maber ahinya to bende magi gin olemo, ka ng'ato dwaro chamo olemo, kata yorno ma inyalo chamo e olemo en ni mokwongo ilwoke, to bende olemo seche ma ilwoko, to ilwoko gi pi maler, to kendo ka in gi sabun to inyalo lwoko go. Bang' ka iselwoko olemo, iyweyo pi oko kata iweye otwo gi oko. Eka bang'e to imanyo pala moro mabith, to ipogo godo olemo, kata ing'ade godo, kendo bang' ka iseng'ade, to igolo chogo oko, kata igolo kodhi oko, bang' ka isegolo kodhi oko, tokoro ichamo olemo mayom kendo ichamo kwondego mayom mar olemono. Olemo en gimaber ahinya to kendo okonyo maduong' e ngima mag ogandawa.

Chiemoni en alot, to kendo en alot ma opidhi kendo ochiek maber. Yorno mar loso chiemoni en ni ikwongo ilwoke, kendo ilwoke gi pi maler to bang' ka iselwoke ma iteng'o pi oko, to ing'ade kendo itiyo gi pala mabith, mar mondo ing'adego. Bang' ka iseng'ado chiemoni kata bang' ka iseng'ado alot, to ikete e agulu kata ikete e sufria. Bang' ka isekete e agulu, to indeng'o pi matin kendo iweye ochwakore kuom dakika matin. Eka bang'e to ithiwo pi mochwakore godo oko, aeto ichiele gi mo to kod otungu to kod nyanya, to kod gik chiedo mamoko ma inyalo yudo ,bang'e to oikore inyalo chame.

An gi sigana moro manyiso gimomiyo ahero tijni. Tijni ahero nikech en tich makelo ji kanyakla, to bende en tich ma bang' ka isetiye to iyudo chiemo. Tijni en tich mar keyo, to bende tich mar keyo sechego ma watime iyudo ni dhano mang'eny moa kwonde ma opogore opogore chopo to kendo giikore mar konyo ji e tich. To sechego mawatimo tijni, ne wawerga, to bende ne wagoyo sigende, to bende ne wawuoyo gi hera kendo gimor, kendo ndalogo ne watime ka wan owete to koda nyiminega, to koda jogo mane oa e gweng' manobiro konyowa. Omiyo chieng'no ne en chieng' maber ahinya, nikech chieng'no ji nochokore ma wakonyore ma wawer ma wamiel chieng' keyo.

Gino maduong' mabiro e pacha e seche ma aneno gini en wechego mag thieth, to kendo gino machako aparo en tiyo gi lony manyasani wechego mag thieth, wechego mag thieth kata mag chiwo thieth osekonyo maduong' ahinya ne oganda ma pinywa ka. To bende e alworawa, weche mag thieth osekonyo jowa kendo nyithindegika okonyo ji e geng'o tuoche mopogore opogore, to bende weche mag thieth osekonyo e dwoko piny thoye, to kod tuoche manyalo mako nyithindwa. Kendo tiyo gi lony manyasani e weche thieth dhi konyo ogendni mang'eny moloyo to mago ma ok nyal chopo e ute thieth e yorno mayot, to koda mantie kwonde maboyo boyo koa e ute thieth.

Gini nikod nengo maduong' ne jodak ma alworawa, nikech okonyowa e wechego mag pur, to bende okonyo malich ahinya e lobego matek kata lobego ma dhano ok nyal puro mayot. Kendo osekonyo maduong' kuom konyo dhano rito sa e sechego magipuro, nikech gini e opuro kuom sechego matin moloyo kaka dhano owuon nyalo puro gi lwetgi. Kendo gini osekonyo maduong' ahinya moloyo to e gwengego manigi kite e puothe, nikech en opuro gi yot ahinya to bende onge osiki kata onge kite kata tombo ma ok onyal puro, giduto opurogi e yorno mayot, kendo wachni osekonyo oganda mang'eny ahinya e piny.

Gino maduong' matimore kae en ni weche pur dhi nyime, to bende nitiere chuwo ariyo mochung' to achiel kuom gi nenore ni goyo yath ,kendo nenore ni gipidho nyanya, to kendo ogoyo yath ne nyanya. yath migoyone nyanyagi konyo nyanya to kod alode to kod alode duto nikech seche ma igo yath, yadhni nego kute to kod gigo modak e lowo kendo malak manyalo ketho cham, kendo nenore ni jogi nigi mor ahinya e seche magiyo yath, to bende yadhni en yath ma itiyo godo e piny masani nikech inyalo yude e dukni mag pinje mopogore opogore to kendo dukni mag gwenge mopogore opogore, kendo e yorno mayot. Omiyo goyo yath ne cham en gimaber ahinya.